Gimabiro e pacha ka aneno pith ma dwaro kata maluwore gi pichani en ni tij komo ,tij pith ,tij puodho madhi mbele e pichani, mae en bel, to belni en koro aneno gari moro mitiyogo e kayo be. Geche, magi geche manyasani ma itiyogo e kayo bel e dongruok maduong'. Puothe madongo nyaka ti gi geche manyasanigi mondo keyo obed tich mayot.

Kit tich madhi mbele epicha kae mae en japur matiyo gi tinga manyasani kuom loso puodho ka giikore ne komo. Chal ni koth osechako chwe koro japur iko puodho ka gipuro kendo gigolo buya mane obet bang' keyo mane okalo. Sani japur puro gi tinga ka oiko puodho ne komo.

E picha kae aneno ka picha ni nyiso kama oket tenge kata puodho ma piny owacho oketo tenge mar rito lee mek bungu ,ka eka kapacha anya wacho ni mae Savo National Park kata Maasai Mara Game Reserve, to kata kamano pichani inya neno simba. Simba nigi nengo kuom Kenya ka wayudo welo mowuok oko, welogi biro gi pesa magichulo mondo gine simbagi ka gidak e thim kwondegi, mae nengo maduong' kendo pinywa mar Kenya nyalo yudo pesa kuom osuru kata pesa ma welogi ochulo ka gibiro neno lee manie thim dalawa kaw.

Kaka jothieth kata laktar nyalo wacho mae gi dholuo iluongo ni kibirwa. Kendo kibirwa kaka jolony kata lakteche wacho en ni kibirwa nyalo tuch ne ng'ato ang'ata e dende. Kibirwa ikelo ka modhi mag del kata body fats and oils odino buche mag kuok buche manya golo kuok e dend dhano. Buche gi ka modhi gi odhi odino to koro modhi gi bedo madongo kata gikuot kendo ema kelo gima waneno e picha kae ni. To kibirwa ni aneno ka bath kibirwa kae ni wan gi gimoro marateng'. Gino waluongo gi dholuo ni puch. Puch to biro ga abira. Ochalo gima ng'ato yudo koa kuom e lain mar familia. Kibirwa inya mana thiedh gi daktari malong'o. Kendo laktar kono ji ga ni kik di to onengo giter e osiptal.